Eng yuu kotokuu komii kambaket nemobo kalyet, tokuu asikarik chebo GSU ak komii biik chemii oliin loo chekabel kii, unekomii chemarket olitok inenii kokikur asikarikab GSU.

Engyu agree askarik, askarik chutok komi komachansot akoporu kole mito betut ap kamunget neu jamuhuri ana betut ap madaraka

Kamache aal machinit nekimweten ngoroik akomangen apoishe, kasome anyun toretet ngwong onetan tukche kipoistoe machinit nitok ndanai komie apoishe machinit nitok, aale

Agure chito neneki en choke yutok ak alenji konyoo choke orit korong ororchi olenchi kochenge kii en choke ako maroo kotos toreton kecheng twan kiotok.

Naker yuu oker somanet nebo University nemii barak mising, amun en yutok yuu okere sukul nekikisir Kabarak University, Kabarak University kokonu kosishek cheterter cheu yoon imoche isomonchi iikuu okiliot, komuch iwee sukul nitok anan akot imoche iikuu takitari anan iikuu mwalimuyot komuch iwee sukul nitok.

Karoo olee karoron nyanyekuk mising, ioldoi siling'ata kiloit, kwoiwon chebo siling bokol amun momuche aal kiloit raa, ndabek chuu awekuu aalun chebo kiloit.

Eng' yu kotagu piik chekitepi ing'weng'so akomii nekiruu nitoni nekiruu kotogu kole nyalulenot inendet kogiru ing'weng' iporu kole pichu ko piik Che nyalilsot ako much koame rupet mising' no ruey.

Ioldoi siling atak inchirenik kele siling bokol angwan nii, ikot mii barak missing ichuchuchwan koik bokol oeng ak konom sioip okot angwan nda komuut sikorun omutun choronok kyuu konyo kwolun alak.

Nitoni ko message nepo safaricon neiporu, mi castomaiyat nemache kewekchi chepkondok chekaiyokto, iporu kole kakaiyokto siling elipu ara kasome kapsafaricom koyokchi chepkondok chik ineni kanyor message nepo kapsafaricom koleini kokany saishek aeng kokany kongalalya ak chiche kaiyokchi chepkondok chu

Oamune, komii owendi sipitali akoune mong'en oret nekibune kebendi sipitali, araa toos otereton oarora oranotok kibune kebendi sipitali?

Iamune Daktari eng kainaikkyuk kekurenan Joseph, abunu kokwetab keswa atinye kenyishek taman ak sokol ,makase ko kararan borto akasema komi barak maat, akakase kwaman metit, akase kora ko konyor kitilan rotyon.

Yutok yu komi biik chebune pikipikisiek ago mi agot che tonondos. Kora komi karisiek cheoen mising. Eng karisiek choto komi karit neipe mwaitab Petrol. Mwaita notok, keipe kamwan

Tuguk chebo kamanut che akere eng yu ko pinsik chemi karait, ako mi alak che kikiker eng kimboit, kora mito paipaik, mi karandelek akot watermelon, akere eng taban yo tuguk tugul eng yo abwati ale kyoldoi.